Keretuno, keituku olikai imbilibili, neituku olikai isaanini, neor olikai oltiren, neitobir olikai eruat nairagi, neyer olikai endaa. Neija iko iltung'ana peyie eisiai tenkaji.

ore tenanu account nashumieki iropiyiani, ninye nanu ajo ninye nayau dupoto te biashara makewon. amu ishum faida, ishum iropyiani nitum tenilo aas biashara too wuejitin naapaasha, neeku ina pee ajo account nashumieki iropiyiani, ninye nayau dupoto alnga account naikeni te rishata.

Aaa eng'as aaku eawuaki iltaai, laaijo ile D light nepiki teshumata imbooitie, pee errip inkishu peemenya ing'uesi aa nisaidiea aitayu empurrore tiatua olosho, neitoki sii aku keetai iltaai laa ore peeosh enkolong' ashu pee enyikaki oltung'ani newang'u, nitapaash ing'uesi olapurrok tiatua boo oonkishu, neeku nena barakinot etipikaki tenebo peyie eret olosho, nisaidia aitayu empurrore oonkishu arashu peyie menya ing'uesi inkishu.

Keyieuni kulo tung'anak metaasa masoesi aa peetumoki enyamali enkinyiototo atung'uai tedekenya, neyieuni milepaki iwueitin niilep enaa ildoinyio metaasa masoesi.

Ah ore imasaa edijitol naijo erdio, naijo esimu, naijo TV,naa ore enikoni esiai teneesi eimu kuna masaa, peyau esipata tiatua sirkali, na keyauni nkaulele, nirorie laramatak, eta enyamali nagira aitanyamal sinche, nelimu imbaa natejo sirkali natejo peereriori, opiriamarie tenebo na laramatak,a nkishu eramati oltung'anak.

Nkuashen naamelook naata taa faida tana nkopang. Naa kenyorri atuturu nenyorri si nosaa amu kamelook. Naa kajo nanu nkuashen namelook ake erikino eunoto oleng tenankop alang kasava amu kegol eramatare e kasava. Nemekiloo ninye kataram kasava.